Tuguk choton chebo komonut en yu ko koboto korik choton cheumen bik ii amun indoroboni en ireyu kotor komwechin bik olemiten korik ii asikobit ii koyum icheket, tuguk alak chebo komonut en ireyu kobichuton yoe kasiniton bokomonut icheket amu ipchibik tuguk chemokyingee atkan koraa ,so kotoreti bik asikonyor amitwokik choton chekororonen, okere en yu miten nyanyik ii indizinik ii miten indukuik ii ak tuguk alak chechang choton chekiome chetorti borto asikokirindaa okot mionuokik alak ,tuguk alak chebo komonut en yu kochoton umbrellaisiek choton chekiteren asista alan koropta omobir tuguchuton kioldoi.

Atindonik ak kerutik che kyoker en miondo noton ne kibo Corona anan che kyakas ii, ko ki mioniton ii, ko ki ngoi kabisa, ki ngonam chito komioni chito kabisa kio mat en borta, kilole chiton ii, ako kimokobure ekosiek che chang ii kome chiton ii anan ko namda piik alak, so kiyoche ibur chito itonone en kakwaut nebo keldo akenge en chito age asi onamdakei mioniton. So ki ngenai kele itindoi choton um tukuk che toku kele mi mioni en bortang'ung ii, koyache kindein en katabanetabkei en go asi menamde piik alak, asi kinyain polepole asi ye kaisob ii kenyikemong'un oteb ak piik alak, king'oi kapsa mioni en olekyakaste ak en olekyakerte.